Ore ena nadoolta tene naa enkukukuri. Enkukukuri nashumeiki kule meetoku peyie eok iltunganak aashu peeya erishata naado pee eoku. Keya sii nitumiyari te siai emasho aashumie enaisho peyie eok iltasati. Ore adol ajo eripa keya nerip intasati ena kukuri pee eitiship iltunganak arashu peyie enkuer enkongu eboo epooki ngae. Ore ena kukuri natii ene naa sidai amu keshum intokitin kumok peyie minyiala, adol sii ajo keshumieki kule pee etum ilchekuti. Adol sii ajo keripa ena kukuri oleng'.

Ore ena nadoolta tene, naa olbusta ounitoi naa isaidia ena bae pee etumoki aitabaiki Iltunganak pookin esiai ene network. Esaidia sii iltunganak pee aitabaiki ina siai anaa engirriunakinoto oo ropiyiani tesiai ee mpesa. Naa isaidia sii iltunganak peyie etumoki airoro too simui kila obo, iigil Asaidia peyie pee etumoki aanoto maendeleo tenkop arashu pee endelea enkop enye. Ore sii ena bae naa kitodolu ajo ore siatin enkop naa idol tiatua kila Kona arashu tiatua kila erobuta enkop nitii. Esaisdia sii ena aji ore iltunganak pookin lenkop neyiolou ajo kanyio nagira aendelea tesiai enkop aa isho iltunganak ajo ketumoki aanoto esiai e network esidai.

Ore etoki nalio tene naa eruat esipitali na kesapuk te nkop ang. Amu ninye oshi eiki ntomonok teneisho na keiragie si iltamoyiak tenelo nepuo sipitali neirag. Etoki ena emaana ooleng na kesapu te nkop natii.

Kalo na aya enarishata ajo ,nalobalimu ajo kanyio peenyor ltunganak sintemani alangu mbukui, aa kanyio palo ajo nji? Ore sentema naa entoki nidolita tonkonyek naa akincho oleng tadamu ntokitin nitadua tonkonyek alangu mbukui, aa kanyio pajo mbukui? ore embuku naa ore anaa iyiok irmaasai na ore esiai ombukui naabkejaaku engoloto sapukboleng amu ore enkutuk aang na kedol irkulie ajo kegol kedamisho alangu teneingur entoki, ore sintema na enkincho taduo ntokitin pookin nagira aasa nidamu tenkata kiti.

Kalo taa aya enarishata alo alimu ,oreteni orashua ormarenge naipirita ena bae .ore ana pee elotu ena siai enkop ang, naa adol iltunganak eishopito intokiting oonkumeishin peyie meshurtaki kulie tunganak. nadol sii ajo elama iltunganak tiatua enkilomiter nabo peyie meshuratakino ena moyian naji corona. adol sii ajo emoyian ena naitanyamala olosho pookin, naa ekishukoki enashe sirkali amu eyautua irkeretin ootusuja iltunganak peyie meshutakino ena moyian .naa emoyian ena naitanyamala enkop sapuk ,naa kishukoki serkali enashe amu eewa mbarikinot naatusuja iltunganak peyie peshutakino ena moyian naa kidol ajo eibelekenya ina enkop naa kidol ajo eshomo ena moyian tenkop anaa enayauwa sirkali nena kibelekenyat pookin.

Ore osirua obayie ninye pee elo naa osirua le kisuma enkayioni naidipa te sukuul. Na keisho ina nkera te nkop ormaasai bidii pee eisuma pee etum siaitin te nkaraki esiai nataasa to sukuulini naidipa.

Kesidai teniata embeki ino opisai, te nkaraki etaisere ino amu keeta mbaa naapulusunyie na idim aitau aitumia ina kata egoloto. Na idim si airagie pee itumia nkera inonok te nkaraki ekisuma enye, neaku enamaana oooleng.

Ore etoki sidai nagira aingoru naa engeno naretunye iltungana lenyena te nkop ormaasai. Eton etii olosho loo rmaasai abori te kisuma neaku kanyokita aingoru enkisuma pee atum enkariyiano. Neaku matonyok aisum nkera ainguraki engeno.

kaidim aawa ena rishata alo alimu ajo kaniyioo nagira aasa tenewueji. kaidim atejo ore ene wueji na osirua. arashu emasho emayian.aa kainyioo pee aloito aj iji, adoolta enkukuri arashu egobor. naa ninye oshi itumiari tenkop oormaasae, aamayianisho, amayian iltunganak, adol sii orbaket, na iyiolo orbaket naa enkare epiki.aa kisuakini. oltuungani inasaa egira aamayianisho.aa iyiolo sii ninye ena kukuri naa kule epiki. naa kisuakini sii oltungani. iyiolo aigil sii adol ajo etii nkoompeni natii enkalo. naa ninye epiki nena le tenemayianishoi arsu tenenyae ina masho.aa adol sii ajo etii ormiranketi, eile ilo miranketi naa elelek aa ninye elutoo oltungani egirae aamyianisho. neku ina pee ajito emayian ena.na sidai sii oleng amu isho iltunganak pookin metaa emayian, etumoki aatamayian iltungank kulie pyie etum omm teina mayianata.

Ore ena siai enikunari te nkop naa kadol ninye ajo irpaek egelita ina pee egira ailepie enkkai pee eya osiuo suut. Na keya erishat dorop tenitumia ina oitoi amu irpaek otoito neaku keitasioyo osiuo suut.

Kalo taa aya ena rishata alimu ajo kainyioo nagira aasa tene wueji , kaol ajo yiolo ene wueji naa oltungani otuuno inkwashen. Etuuno inkwashen ometabau erishata nala atur peyie etumoki anoto irnganayio lenyenak . Kadol ajo ore ele tungani netuturo enkop pee etumoki anoto irnganayio loonkwashen. Kadol sii ajo, aidim sii ainosu ajo etuuno ele tungani inkwashen tewueji neishiaa amu etu, etaba anaa netum inkwashen atoishoto, neiu irnganayio lenyenak . Ndol sii ajo ore ena terit natuunie ele tungani kuna kwashen naa aisidai oleng , aa kainyioo pajo inji, ore ena enadol kuna kwashen natuturuo ele tungani naa kisidain oleng naa ina nikincho ajo sidai ene wueji netuunie ele tungani kuna kwashen. Naa alo sii aya ena rishata ajo yiolo ele tungani naa kelo ashipakino embae nataasa tenkaraki ena siai enye sidai nataasa.

Alo si aya enankae rishata alo alo aisum iltungana eneiko peyie etumoki atuunisho, yiolo tokitin naaba anaa niata naa, keishaakino niata enkare naitosha pee itumoki aawa erishata atuunisho atuuno ilnganayio linono. Naa ishaakino si ningoru enterit sidai pee itumoki atuuno ilnganayio linono, peyie etumoki atubulu esidai, ishakino sii niyiolo nkatitin nitumoki per iunisho, ifaa niyiolou ajo enarikino pa enkata enchan eyieu niunisho, peyie ebulu ilnganayio linono esidai nitumoki atishipakinoyu ooleng to lnganyio linono, na adol sii ele tungani ajo enoto enkata sidai natuunishore amu adol eitubirunye ilnganayio lenyena esidai nadol ajo etishipakine esiai onkaik enyena nadol ajo etas kebau enkata netaa kegira akesu ilnganayio lenyena.

Kalo aya erishata alimu ajo kainyoo nagira aasa teneweji, ore adolita kulo tunganak naa eibungita nchempei naa yiolo esiai onchempei naa peyie eturishoreki ,adol sii ajo ore kulo tunganak naa egira aturu osilanke ,aakainyoo esiai osilanke ,eitumiari osilanke toonkatitin olameyu peyie etumoki enkare atijinga ilo silanke peyie eok intokiting anaa nkishu ,ntare tenkata olameyu peyie menayamalu peyie etum enkare sidai naok tenkata olameyu .ore sii eneweji adol ajo eetuo ltunganak atumo tenebo ore sii eneweji eidimayu peyie etii naboisho .kadol ajo eetuo ltunganak lenkop pookin aponu atumo tenebo peyie enapata neturisho tenebo egira atur ele silanke peyie etumoki aitumiyia toonkatitin tenegolu olameyu .adol sii ajo egira siininche ntomonok aaturisho naa ina naitodolu ajo etii ltunganak pookin tenebo.

Aya enarishata alo alimu eneikununo esiai emasishi tenkop orkokoyok ,alo alimu ajo ore masishi tenkop orkokoyok naa eponu ltunganak kumok masishi oltungani naa epuo sii aretokino ina siai tenebo nees tenebo, ore esiai naijo enturoto engumoto peyie epiki oltungani, naa eishori iltunganak kulo oogol oshuak peyie epuo atur engumoto pee etumokini apik ilo sesen loltungani lemokure eishu. nepuo sii aarany isingolioitin peyie epuo aitagol iltauja loo lelo oiminie ilo obo lenye naa ore pee eidip ina ,neibungi osiruwa saapuk oleng opoi aitagol lelo lootanyamala tinakata ,nadol sii ajo ore peyie eidipi masho leilo sirua nepoi aibung naboisho peyie megila lelo tunganak tauja.

Alo sii aya enankae kata alo ainosu esiai enakanyit tenkitobirata oonkera kututik tenebulu. aakainyoo pee alo ajo inji, ore enakanyit tenkop ormaasai naa entoki sidai oleng naitagol iltunganak. naa ore teneku keeta inkera enkanyit naa keisidai ina oleng ,keitiship iltunganak kituak neishoyo sii metaa keyanyit ninche oleng .ore esiai enakanyit naa sidai oleng tenkop irmasai amu keisho metaa yiolo ilo obo motor tolikae nayanyit ele kiti ore elde kiti nayanyit ele botor, naa ina paa sidai ina siai enkanyit oleng ,naakelo aisho metaa ore tenebulu nkera tilo kuak nidol ajo eeta euriata tenebo ninche ,naa isho ninche metubulu torkuak sidai laanarikino orashu neinguar iltunganak lina murua ,idol ajo ore esiai enkanyit naa esiai sidai oleng torkioma lormasai orashua torkuak lormasai oleng.

Ore ilo oltungani alo ashet osesen lino, naa Kuna tokiting eifaa pee iyata orashua eifaa pee inos, ifaa pee inos endaa sidai peyie elo ayau entoki sidai tosesen lino, anaa enarikino peyie iyas akwet nkilomitani kunyik alo aas ina siai inkaek nilo sii aitamok osesen lino esiai , aa kainyoo pee alo ajo nji, enarikino pee iyas esiai onkaek ,enarikino sii pee inya endaa sidai naitagol osesen lino, neisho metaa keeta ngufu sidain naa indim ataasishore tesiai ino, enarikino sii ninya inkirik nikwetita peyie egolu osesen lino toontokiting niasishore .naa ina esiai sidai ninko peyie ishet osesen lino anaa nitii enkop naa alo ajo ina esidai peyie ilo ashet osesen lino peyie mekiyaki nkulie moyiaritin osesen.

Alo taa aya ena kae rishata alo ainosu gulikinot naimu ntoyie tialo ekiguran, Naa alo ajo enabo, ore tiatua gulikinot naimu ntoyie te kiguran naa nkilani enarikino peyie ingoru nyoyie nkilani ekiguran. Naa nena naisho ninche erishata pee etumoki akwet esidai, enarikino si neretena ntoyie esidai te kuna katitin ekiguran. Enarikino si ore ntoyie naakwet enarikino peyie etum nkilani sidan naatumoki akewetie esidai, ore anaa te nanu alo aisho enarishata ajo ore ntoyie enarikino peyie ekwet, aah kanyoo paa ajo ji? Ore ntoyie enarikino si ninche peyie ekwet anaa amu idim si ninye etito ataasa pooki toki naidim olee ataasa naa ore tiatua irmaasai adol ajo kelelek ninye itum ntoyie naakwet oleng alangu ilewa na ina peyie adol ajo, kenarikino si ninche ntoyie peyie ekwet, pee ees seseni lenye esiai sidai arshu pee esishore seseni lenye.

Alo sii alo ainosi igolikinot naimu oltung'ani naimu oltung'ani tee nkisaiyiare nemelakitae. Ore enaa tenanu, ore ogolikinoto sapuk oleng' nemikilakitae naa ore igolikinot naa ifaa ore oltung'ani oloito aas enkisiayere nemelakitae iyeu ilo tung'ani igarin nalotie enelakua enkop. Naa idol ajo iyiolo ilo tung'ani naa ifaa peeta iropianinaloitie ina kop nalakua petumoki ashomo atolikio ilo kilikuai kenye. Nelo sii aima intokitin. Oree aii isatin nemelakitae oltung'ani eyeu sii ninye ilo tung'ani logira alikio ina siai edaa nainos naa ore ina daa nainose eifaa peyie itumia esiana oropiani naa idol ajo ina egolikinoto sapuk aleng' naima iltung'ana. Oree sii sawadi nitum naa ore ilo ai saidia iloito aretu iltung'ana naa ekincho inaa meeta ikibolokino olakira lino iretito iltung'ana amu iriwayie keon makeon ilo ai saidia olosho lino te.

Ore tiatua irmaasai, naa enyor niche aishopo irkarash oota irankin oodo. oishop sii masaa niabor ,aa kainyoo pee eishop kula karash oodo okuna masaa naibor? idol ajo ore tiatua ninche irmaasai enyor oshi ninche ntokiting naanare niche oleng, yiolo masaa naibor orkarash odo naa kelo aitanare niche torkuak lenche naa kelo sii metaa idol oltungani oishope esidai nanare niche tesiai enche ,ore sii irmaasai enyor aishopo irkarash adoru oleng peyie etumoki ayanyitata tenebo pookin ,ore entito idol eishopo orkarasha oodo ogiru inkung peyie etumoki ashomo airoroki menye ,na ina peyie idol ajo ina enkoitoi sidai naim irmaasai pee etumoki ainoto enkanyit sidai tiatua olosho .idol ajo yiolo lelo karash oodo, naa yiolo oshi pee eishop irmaasai irkarash oodo naa enyor siininche inkishu naa idol ajo ore tenkata enterit sapuk nemichafuka.

Sidai ena siai amu ore adolita adol ajo esiai oonkaek ,ore tenalo aisum oltungani enasiai ,kaisum ajo ore ina pira niwosh naa enarikino peyie meitiakino enkop. eifaa ena pira peyie eku ena misa ake etii naa awosh nanu ele tungani oti ena aina etatene nawoshoki lido otii idia aina ekedienye. nengamu siininye lido otii idia aina ekedienye neshuku eeton eitu ebaya enkop aa yiolo entoki naifaa pee aitid naa ena hima natii katikati ninche, eifaa naa ore ena hima natii katikati ninche, eifaa naa ore ena hima natii katikati ninche kulo tunganak ninye intid ina pira nengamu siininye lido likae neshuku aitid ina pira .ore eke peyie eosh ina pira enkop ,nedol ajo ore ilo tungani ,inchinda lido otoosho empira esidai neoshoki ele aitobiraki kake neisho ebaya enkop .ore sii ena siai ena pira orashu ena siai onkaek ,oshoo inkera menoto engeno natumoki aitaasa ntokiting tenkata kiti oleng.

Keetae esiai enkisujaata oontokiting kumok ,kake alo nanu aya ena rishata alimu enkisujata oonkishu tidialo onkangitie. aiyiolo enkisujata oonkishu peyie elelu esiai ,eifaa peyie eyata oltungani orashu empompo niyata enkeene enye natumoki eisujie ntokiting ,eifaa peyie iyata inkaek naa yiolo nkaek na oltungani naa oltungani lowosh ina pompo oltungani loibok nena kishu ashu ntare inonok pee itumoki aisuja tiang. enare sii niyata oltungani iyiolo inakisujata oontokiting orashu aipimaki ntokiting onarikino peyie eisuji nena kishu inonok orashu intare inonok. eifaa sii na yiolo ele tungani owoshito empompo netumoki atoosho esiadi empompo peyie meibukoo olchani ,ore sii kuldo loibokitio intokiting isujita naa ifaa pee misho ntokiting epuo naidipaki aisuja apuo atumore kunda naidipaki aisuja .yiolo taa ena siai enkisujata oontokiting naa sidai oleng teidialo ormaasai naa kegira aendelea esiadi.

Alo taa aya ena nkae rishata alimu kokoida enapata oltung'anak toong'arin oltung'anak ,ore enariku naa etii ltung'anak olopisho tiatua ing'arin, naa adolita ajo yiolo ena bae naa eng'olikinoto oleng' tooltung'anak oiba irgusilo loo ng'arin epoitoi isafaritin ,naa idol ajo yiolo kulo tung'anak olopisho toong'arin naa idol ake ajo tenieileoaki eng'ari idol ajo meitoki aning' esidai naa ina pee idol ajo eimita en'golikinoto sapuk, kakeore tolderefai keiger siininche intokining' enye toong'arin peyie eyiolou ajo ore kulo tung'anak olopisho peyie elak iropiani tedukuya irkulie, ore pee iyiolo ajo ilopisho nemilopaki eng'ari amu engolikinoto siininye sapuk ina tolderefani ,naa idol siininche kulo tung'anak olopisho ajo keton tenkalo ildirishani peyie etumoki atilipaki auluo eng'ari orashu boo eng'ari naa ina peyie idol ajo ina eng'olikinoto sapuk oleng'.

Ore ena siai nadolita tee naa kadolita ajo irpaek etekesaki .ore tenasia enaa angasai oshi neuni irpaek ,nebulu ometabau enaa nabau enkata naishore, ore peyie edoli ajo eidipa atoosho nena mauwa enye naibor ,nidol iltunganak egira aretena peyie epuo akes etayioloito ajo ore inakata peyie eosh imauwa ,etabaua enkata peyie eisho lelo paek, nidol ajo kepwoi nedungi lelo paek enaa enarikino peyie idung lelo paek teweji netoishore orpaeki ayiu organayioi lenye pee itumoki ashomo atekesa ,,ore eke peyie idipa atekesa lelo paek nilo alo agel ,ore ina masho enye naa epuoi adung nepikita ninche eweji enye pee itumoki ashomo ategela nipej orashu ilo amir eeta lelo pala lenye wenkata nilo akes nigelu lelo pala lenye pee einguari irpaek nilo akesu lelo paek akesaki duo emoti aroshu embeshen.

Tenadol kulo naa kepuonu ntokitin kumok atua damunot ainei. Aa kainyoo pajo ijin? Wore ele na kadol ajo oloip ele loitobira intasatin. Naa kesej akuu ore kulo loipi naa mashoi sapukin ninye oshi itobirieki. Nijo mashaoi sapukin nijo emanyata. Iyiolo emanyata naa itobirakini iltasatin kituak kulo oipi petumoki aetu atotoni tenebo, niro tenebo peyau nkibelekenyat tiatua manyat arashu peyie eyiolou ajo kainyaa ifaa nees peyie ibelekeny imanyat enye. Oree sii tene igil akuu kepuonu atoni temeweji peyie epuonu ainos inkirik tenayakini ninche, neyakini ninche tiatua emanyata. Idol ajo ore emanyata naa ore, keeta oshiake oldung'oti looltsati temanyata naa ifaa peyie epuonu atoni teweji nabo ijo eneweji peyie etumoki aitu ainosa arashu ainos nena kirik arashu ina rubata enye woo nkirik tineweji. Neeku ajo nena kirik.

Kaidim atejio, kaidim atolimu ajo kainyoo nagira aasa teneweji ,aa kainyoo pee ajo inji ,adolita oltungani oibungita enchembe ,ore ena shembe adol eletungani ajo ,nadolita enkare ,adolita oltungani ajo enkoitoi egira aitobiraki ena aare orashu oreyiet egira aitobiraki enkare pee etumoki ashomo .yiolo aidim atejo naa yiolo ena kop naa sapuk enchan oleng ,yiolo anaa sapuk enchan naa sapuk enkare oleng naa inaa pee engirae aitobiraki enkoitoi peyie etum ashomo .ebaiki naa yiolo ena are naa enkalo inkaulele etii paa kejo ele tungani peyie eitobiraki oreyiet enkare pee etumoki ashomo atunguai inkaulele .orashu yiolo ele tungani elelek ajo elelek etuturo osilanke tedukuya eneweji neeku egira aitobiraki ena are oreyiet pee etumoki enare ashomo atijinga esilanke pee etumoki aitumiyia toonkolongi naaponu.

Alo aya ena rishata ajo anyor ena siai naa kalo si alimu etoki nanyorie, adolita ele tungani ajo egira aremisho na kadol ajo irpaek egira airem. Naa kanyor ina siai amu ore tiatua nkolongi neme kumok naa idol ele tungani elotu alo akes kulo paek. Naa idol ajo ore eloito akes ebaiki nelo alo aponaa biashara enye netum sii edaa nainos tiatua lelo paek lenyena. Idol si ajo ore ele tungani tiatua ena kiremore enye eesita esiai oo nkaik neasita esiai naitiship osesen lenye. Naa idol ajo tenias esiai osesen naa migil aatum imoyiaritin naijo no sesen, idol si ajo enoto ele tungani enchipai te nkaraki etishipakine esiai o kaik enye eyiolo ajo ore teneidip ena siai netum irnganayio lenyena. Idol sii ele tungani ajo, idol si ajo kenyoor esiai enye ooleng amu kegira asisho tolchamba lenye naa idol ajo keyiolo amu idipa atuuno irpaek lenyena nidol ajo egira aitodolu ikaitubulu.

Alo alimu ajo enetipat ena bae terisiokinoto ena pisha nadolita teneeji ,ore tena pisha nadolita ajo mpoosho etunoki naa ore kiyiolo ajo ore ake pee iun mposho ometabau enkata nebaya nikes nitum irganayio lenyenak nidol ajo enetipat ina siai sidai oleng ,okiyiolo ajo ore mposho naa nabo daa nashet osesen loltunganai naaa ilo sii alo anya anaa endaa naa yiolo tenkae ekilo sii aponiki biashara ino ,aa ilo alo amir lelo nganayio lenyenak nidupore tebiashara ino. ekingil sii adol ajo ore mposho neitobir enkulukuoni enkop eibelekenye enterit enkop pee eku dupoto enterit enkop tooltunganak pookin ,keitobir siininye enkop metaa keisidai tenidol toonkonyek oltungani .

Ee kaidim atolimu ajo kainyoo nagiraa aasa tena pisha ,adol irmaasai ,nadol oldakitari loonkishu nadolita siininche nkishu ,nadolita ajo yiolo Kuna kishu naa kegirae aud anaairmaasai kulo arashu eweji oshi neudishore onkishu naa yiolo tenkarna irmasai nejia ormaranda .yiolo ilo muranda naa eitobiri tesekengei pee etumoki aiboo nkishu euditoi nitodolu ajo yiolo tiatua ormuranda etumoki irmaasai atud nkishu enye pookin tesiokinoto oleng enaa etumoki siininye aiboo enkiteng nape oleng pee emtumoki akwata aitanyamala ninche, nidol ajo ena oitoi oshi eitumia irmaasai kumok aaud nkishu enye peyie metum nena golikinomot naijo empian oonkishu orashu peyie etumoki aaatud nkishu enye pookin teweji nebo, pee metumoki nkishu akwet orashua aar ltunganak ,peyie etumoki aitodolu ajo etuudo nkishu enye pookin. ayieu naya enarishata ajo ena oitoi ake esidai tolaramatani loonkishu ,teniyieu niud nkishu inonok pookin.

Ore toormasai, ore kiama naa entoki sidai oleng nangwar olosho pookin ,ore teneyieu oltungani neiger olmalai lekiama, naa ore apa elotu oltungani enkang oolaputak, neishopoki entito nayieu neyam orpisiai, ore ina neitodolu ajo ore ilo oishopoko ina Tito orpisiai nayeu neyam naa keyieu naa idipa ninye anoto esiret tinaang, naa yiolo sii enkae eyauni esiret anaa sukari orkunia ,yiolo tina neitodolu ajo eidip apa ilo tungani anoto entito tenang ,naa yiolo ilo kuniyia oyauni naa keitodolu ajo keishoritae ina tito sasa ilo tungani ana apa peyie elotu aishopoki orpisiai ina tito anaa ina tito apa natagwara ilo tungani toltau lenye naa ina enkoitoi nabo naas irmaasai tesiai ekiama enye ,neitodolu ajo egwar ninche irmasai ina siai enye amu ore ake peyie eishopoki oltungani orpisiai entito nidol ajo mookure eeta olikae tungani oya ina tito amu idipa ilo tungani aishopoki orpisiai ina tito.

Kadol ajo enetipat ena bae tenkop ormaasai, amu tenadol ena picha adol inoshi garin naare enkima ,sidai ina tenkop ormaasai amu ore irmaasai iltunganak laramatak loonkishu ontare neeku idol ajo ore irmaasai etii ake ikwapi nemebaikini toonkujit naa idol ajo yiolo nena kwapi neton eitu ebaiki nchoo orashu inkerai nidol ajo keisapuk nkujit tenkalo oleng. idol sii ajo ore kulo aturok loolotorok idol ajo ore toonkatitin naijo Kuna sapukin nkujit oleng, ore epoito aaturisho aaturu ilotorok idol ajo kelelek einosie enkima enkop, naa idol ajo keisapuk ina kima ometabau enkata nemeidim iltunganak ataar ina kima ,ore eke peyie ebau inakata nidol peyie eipoti Kuna arin enkima pee eponu aisaidia olorere aaraki enkima pee menya enkop oleng naa pee idol ajo inetipat kuna garin oleng.

Ore teinasiai erewata ontekei ,kenare peyie eyiolou iltunganak imbarikinot naanare peyie epiki enkiwanja enteke ,anaa enare peyie ore olderefai linateke keyieu naa yioloti tekenya ajo olderefai kitok oleng iyiolo esiai ontekei ,nenare sii netii ake iltunganak loojur enteke eton eitu eping enteke orashua eton eitu elo ejing atua oloingange ,kenare sii naa yiolo lelo arewak lenteke nanare peyie eeta nena barikinot pookin ,ebaikai enaa noshi kilani naishopi tenteke nenare neeta noshi kulie tokiting naijo teniro oltungani nifaa pee eeta. ore sii teneweji enteke, enare sii pee epiki serkali atua ineweji peyie eitasheki ineweji pieyie eisho lilo tunganak pookin otii atua ineweji enkanyit enye peyie melotu eke einyel inasaai oontekei anaa ereutae .

Ore ena pisha adol ajo ore ena pisha naa enkiremore orashu eunore oomasaa orashu irganayio ,adol jo ore eitu ilo aunisho ingas ayiolou ajo etii ntokiting nenare epeyie iyata enaa olaretoni ,nabo enare pee iyiolou enterit sidai naun ena kaitubulu inonok neyieu niyata enareta inonok pookin naitumiyai tineweji eunore ,naijo olchempe naijo oltiarimbo ,nenare niyata nena tokiting pookin peyie elo aitaasa esiai ino metaa esiai sidai oleng pee melotu eke enyamali apuku tineweji tekatikati ,enare sii niyata enkare ekutosha eton eitu interu ena siai enkiremore ,nenare sii niyiolou enkata nenare pee iunisho oltungani ,ayiolo ena siai enkiremore enare naa pee enenyiku enchan naa inakata interu airemisho pee kiret einkaitubulu inonok enaa enkiremore ningira aendelea ,keisidai sii ena siai amu kitaa esiai oonkaek inonok metagolo.